Ngayanagia mũgũnda wakwa maita matatũ, nĩharĩ mwĩna wa gũkũria matũnda ũkuuĩte ta acre ĩmwe, nĩharĩ mwĩna wa gũkũria mbembe na mboco itũkanĩte kana ihandĩtwo hamwe nagũo ũkuuĩte ta acre ĩmwe, na nĩ harĩ harĩa ngũragia indo ta marenge na indo ta matũnda marĩa ma tambaga nĩmo twĩtaga matũnda ma kahũrũra nagũo ũkuuĩte ta nũthũ acre. Kwoguo mũgũnda wakwa ũgayanĩtio maita matatũ nĩgetha hote gũkũria indo ngũrani no nĩ ndukanagia.

Mũhĩa ũbataraga mũgũnda ũrĩa ũrenda kũhandwo wambe ũcimbwo, ũriku wa gatagatĩ ka inji inyanya nginya inji ikũmi na igĩri kana fiti ĩmwe. Thutha ũcio mũgũnda ũcio ũcoke ũhũrwo makari nĩgetha tĩĩri ũkorwo wĩ mũhũthũ. Wa rĩkia gwĩka ũgũo, ũũhande na angĩkorwo ũkũhanda hĩndĩ ya mbura, ndũkaũhande wĩ mũriku mũno. Warĩkia kũũhanda, no nginya ũrire, hĩndĩ ĩrĩa kamũhĩa kau ge kanini gatiekũanangwo nĩ nyoni. Na warĩkia gwĩka ũguo, mũhĩa ũcio, hĩndĩ ĩyo ũrakũra, o na waambĩrĩria gũciara, nĩũgũcoka ũrĩre nyoni tondũ nĩ cianangaga mũhĩa mũno mũno. Kũoguo kũrira nyoni nĩ kĩndũ kia bata, na makĩria ma ũguo nĩ wega gwĩkira bataraitha hĩndĩ ĩrĩa mũhĩa ũcio ũrakũra o ta ũrĩa tũkũragia indo ingĩ ta mbembe.

Irio irĩa ciĩkaga wega mũno mũgũndainĩ wakwa nĩ mbembe na mboco, na igũrũ wa ũgũo nĩ harĩ maembe. Mbembe ciĩkaga wega nĩgũkorwo nĩhuthagĩra bataritha ĩrĩa yagĩrĩire, nĩhandaga na bataritha ĩrĩa ya kũhanda na ngacoka ngongerera batariza maita merĩ ĩrĩa ,yongagĩrĩrwa ria mbere na ĩrĩa yongagĩrĩrwa rĩa kerĩ hĩndĩ irĩa mbembe ciroka kũruta ciana. Nacio mboco, tĩri wakwa nĩnjĩkagĩra thumu wa ngo'mbe na kwoguo mboco nĩciĩkega wega na igũrũ wa ũguo nĩjimbaga mũgũnda ũcio nĩgetha ũkorwe wĩna ũriku ũrĩa wagĩrĩire. Namo maembe gũkũ nĩmekaga wega nĩ tondũ nĩkuri ũrugarĩ mwĩingĩ ũrĩa ũtũmaga maembe makũre naihenya na itunda rĩkathakara. Naigũrũ woguo nĩkũrĩ ndawa irĩa tũhũthagĩra cia kũbubĩra tũtambi tũrĩa twanangaga maembe na mĩtego ĩrĩa ĩtegagia tũtambi nigetha mbembe ĩyo ndĩgekĩabwa nĩ ngwa na igunyũ.

Ndĩithagia mahiũ maita matatũ mũgũnda-inĩ gwakwa. Nĩ kũrĩ ngũkũ, mbũri, o na ng'ombe, ngũkũ ndĩithagia nĩ gũkorwo nĩĩkũraga na ihenya, na ũkĩenda kũmĩendia, nĩyonaga, mũgũri na ihenya. Nacio mbũri, ndĩithagia nĩ gũkorwo nacio nĩ kũrĩ na mahuti maa-ingĩ, marĩa marĩagwo nĩ mbũri, tondũ mbũri yendete mahuti ma igũrũ, mahuti ma mbũrĩ nĩmonekaga na ihenya, na mbũri ningĩ nĩĩkũraga na ihenya, na ĩkona mũgũri o na ihenya koguo nĩ ũgũthondeka mbeca na ihenya. Nacio ng'ombe nĩ-irĩ umithio mũnene, nĩineanaga iria, nĩineanaga thumu ũrĩa tũhũthagĩra mũgũnda-inĩ, na igũrũ rĩa ũguo nayo ũngĩenda kũmĩendia, o nayo thoko yayo noyonekaga na ihenya, koguo mahiũ mau maita matatũ, nĩ mandeithagia, na nĩmo njigaga, mũgũnda-inĩ gwakwa.

Mboco cia meciri citũwagwo rũcinĩ rĩrĩa gũtarĩ na riũa rĩhiũ kana ũna kĩroko tene rĩrĩa riũa rĩtaũmĩrete, ũgĩcigaga rũngũ rwa mũtĩ kana handũ hena kĩrũrũ, warĩkia gũciga haũ, warĩkia gũtua ũgacoka ũgacikũwa ũgacikũwa na kirĩti ya mũbira kana kirĩti kĩa mbao ũgacitwara nginya harĩa ũgũthiĩ gũcagũranĩria, wacagũra ũgacoka ũgathambia, nĩgetha iria cirathiĩ kũrĩa kĩgandainĩ kana iria cirathiĩ kĩwanjainĩ kĩa ndege igakũwo ciĩ therũ na ciĩkĩrĩtwo hando kĩrĩtinĩ kia mbao kana kĩrĩtinĩ kĩa mũbira nĩgĩtha kũrĩa cigũkinya cikorwo irĩ njĩga. Cingĩkorwo itirathiĩ mũthĩnya ũcio nĩcigagwo kanyũmbainĩ kahehũ nĩgĩtha itikae kũhoha kana gũthũka.

Ndarĩkia gũcimba mũgũnda wakwa na gũtema marima, gũtema marima gatagatĩ ka raini arĩ biti ithatũ na gatagatĩ, thĩinĩ wa raini arĩ biti ĩmwe. Njokaga ngagũra mbembe ĩrĩa nginyanĩru na ĩkĩrĩtwo wũira nĩ mbembe nginyanĩru ya kũhanda. Ngoka handĩtĩte mbembe igĩrĩ igĩrĩ na ngacoka ngekĩra bataraitha ngacoka ngathika marima mau. Thutha wa ciumia ithatũ ngarĩmĩra mbembe ĩyo na njĩra kũhũthĩra icembe na ngacoka ngorera bataraitha ĩngĩ. Thutha wa kiumia kĩngĩ kĩmwe ngacoka kuo o rĩngĩ, ngarĩmĩra mbembe ĩyo rĩngĩ na ngamĩthikĩrĩra, na wona ndarĩkia kũmĩthikĩrĩra ngekĩra bataraitha ya mũico ya gatatũ na ngeterera ĩkũre na kũhuhĩra kĩgunyũ.

Kũnoga nĩ ũndũ wa gũthiĩ kũrĩa nduka cia Mpesa irĩ, tondũ ingĩ nĩikoragwo iraihĩrĩirie, ningĩ no nginya ũngĩ korwo na thimũ ya gũkorwo ũkũmĩhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa ũraiga mbeca Mpesa -inĩ, na ningĩ no nginya ũngĩririkana, namba yaku ya thiri, ĩrĩa ũhũthagĩra hĩndĩ ĩrĩa ũraruta kana hĩndĩ ĩrĩa ũraingĩra Mpesa -inĩ yaku akaũnti-inĩ ya Mpesa yaku, na ningĩ no nginya ũngĩkorwo nĩ ũrĩ na raini ya kũhũthĩra, nĩ getha ĩkorwo ĩnyitithanĩtio na akaũnti yaku na ũndũ ũcio ũngĩ naguo, nĩ gũkorwo rĩngĩ nĩ ũthiaga ũgakora rĩngĩ gũtirĩ na network kana rĩngĩ ũgathiĩ ũgakora ũrĩa wĩ nduka-inĩ ya Mpesa ndarĩ kuo.

Ngayanagia mũgũnda wakwa, na icũnjĩ ithatũ, kũmwe ngahanda maembe matheri, kũrĩa kũngĩ nĩngoragwo ngĩhũthĩra na kũhanda mbembe, na kũrĩa kũngĩ nĩngoragwo ngĩhũthĩra na kũhanda mboco. O kĩmera o kĩmera, nĩngoragwo ngĩcenjania kũrĩa ndĩrahandĩte mboco, ngahanda mbembe, na kũrĩa ndĩrahandĩte mbembe, nakuo ngacokia mboco. Kana rĩngĩ ngoya kũrĩa kwĩ maembe, ngekĩra mboco kana ngahanda mbembe, no nditukanagia mbembe na mboco. Ndarĩkia gwĩka ũguo, ngekĩra ũira ndirĩ na mĩrimũ, kana mĩrimũ ĩrĩa ĩrarĩ kuo nĩĩgũkorwo yathira, na ona tũtambi tũrĩa tũrarĩ kuo nĩtũgũkorwo twathira, ona mũgũnda ũcio nĩũgũcokia ũnoru waguo.

Gũthĩria na kũharĩria mũgũnda na njĩra ya gũtũgũta na kũhũthĩra mwaki, nĩnge rĩrĩa ũrahanda ũgakũra mũrĩmi nĩarahũrũja mbegũ kana rĩngĩ agĩtĩma marima ndaratema marima marũngĩrĩiriĩ raini kana kũhũthĩra rũrigi, nĩnge agĩcagũra mbegũ, arahũthĩra mbegũ ĩrĩa yake ya kĩmĩra kĩũ kĩa kĩhĩtũkũ agacoka agacokia. Rĩũ ninge hĩndĩria na igũnyo kana ũna tũtambi akahũthĩra njĩra cia ũndũire ta kũhũthĩra mohũ kũhũthĩra tĩĩri kũhũhĩrĩria ndogo ndũrũ ĩngĩ ya biribiri. Maũ nĩmo maũndũ mamwe marĩa mũrĩmi akoragwo agĩka maũndũire hĩndĩrĩa ararĩma irio ciake.

Kũnyihia, gũtambia, na hathara iria cirehagwo nĩ tũtambi, o hamwe na mĩrimũ. Kũhota kũhũrana na ria na njĩra hũthu. Ningĩ kũingĩhia magetha. O na ningĩ gũkorwo mũrĩmi nĩekũhota gũgĩkorwo akĩiga na kũmenyerera ona kũingĩhia ũnoru wa tĩĩri wake. Na ningĩ gũkorwo nĩ aracenjania indo iria cibataranagia. Rĩrĩa kĩndũ kĩmwe kĩarutwo gĩa tĩĩri, mũmera ũcio ũngĩ nĩũgũũka ũcokie kĩndũ kĩu, na gũthiĩ agĩcicokagia indo iria irabatarania ũnoru-inĩ wa tĩĩri.

Kũhota kũhũrana na tũtambi na kũnyihianyihia ũtambia wa tũtambi tũu ohamwe na mĩrimũ ningĩ ,kũhota na kũhũrana na ria njĩra ya kũrĩmĩra na njĩra hũthũ ningĩ, kwongerera magetha harĩ mũrĩmi, ningĩ ,gũkorwo ũkĩigana kũmenyerera ũnorũ wa tĩri waku ona ningĩ gũkorwo nĩũrahota gũcokia indo irĩa ibataraga tĩrinĩ hĩndĩ ĩrĩa mũmera waruta mũmera ũcio ũngĩ waũcejia ningĩ, nĩũgũka naũcejie ningĩ nĩ ũgũka na ũcokie kĩrĩa gĩkĩrũtĩte mbere. Maũndũ mau nĩmateithia mũrĩmi mũno hari ũcejania wa irio mũgũndainĩ.

Gũthĩnio nĩ tũtambi ohamwe na mĩrimũ ĩrĩa mũrĩmi acemanagia nayo mũgũndainĩ na mĩrimũ nayo nĩongerekaga mũno hĩndĩ ya mbura, ũndũ ũngĩ nĩ rĩngĩ mbura ĩkaũra ĩkaura mbura ĩrĩa twĩtaga mbura ya mbembe kana mbura ya mahiga ĩkahũra mbembe ici na mahiga makahũra irio cia mũrĩmi, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ mũiyũro rĩrĩa mbũra yaura mũno njũĩ nĩcĩongerekaga maĩ, onarĩo iria narĩo rigakorwo nĩrĩrarĩa mĩgũnda kwoguo ũgakora mũgũnda wa mũrĩmi na irio ĩria ciuma mũgũnda nĩciathũkio nĩ mbura ĩyo.

Cai nĩ mwega gũkĩra kahũa, macani kana caai ũkuaga ihinda inini kuma kũhanda nginya wambĩrĩrie gũtua, gatagatĩ ka mĩaka ĩtatũ nginya mĩaka ĩtano. No kahũa no gakue nginya mĩaka mũgwanja kangĩkambĩrĩria gũtuo. Ningĩ harĩ mwaka, macani nĩ matuagwo maita maingĩ, nĩũgũkora mũrĩmi aratua macani make, nĩaracokera gũtua macani make nginya maita ikũmi na merĩ no kahũa no ũtuire rita rĩmwe na gathiĩ maita maingĩ nĩ maita merĩ. Ningĩ harĩa ũgũtua macani nĩũkuruta macani maingĩ, nĩũkũruta kiro nyingĩ mũno mũno, ũkĩringithania na gĩcigo ta kĩu ũkĩruta kahũa. Ningĩ macani nĩ marĩ matinga maingĩ ma gũthĩa na ma gũtondeka, no kahũa matinga nĩ manini, na maingĩ nĩ marĩa mathũkire tene.

Kĩmera kĩa mbura nene, nĩkĩo kĩambagĩrĩria mũico-inĩ wa mweri wa kerĩ, kana kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wa gatatũ gũthiĩ nginyagia mweri wa mũgwanja wa na wa kanana. Hĩndĩ ĩno nĩguo mbura yuraga ĩ nyingĩ mũno, na kwoguo mbembe ciaku ũngĩhota kũhanda kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wa gatatũ, nĩigũkorererwo nĩ mbura, na tondũ mbembe nĩĩkuaga ihinda rĩa makĩria ma mĩeri ĩtatũ, nĩihotaga kũhũna mbura wega, na ikahota gũkuua ciana nene, na hĩndĩ ĩyo nĩũkũhota kũgetha ũkorwo wĩna magetha mega.

Imera igĩrĩ nĩcio twaragĩra mbembe, kĩmera kĩa mbere nĩkĩo tugaga kĩmera kĩa mbura nene, kĩambagia mweri-inĩ wagatatũ kĩambĩrĩria-inĩ gĩgathiĩ nginya mweri-inĩ wa ĩnana nĩkuo tũgethagĩra. Gĩa kerĩ nĩkĩa mbura nini kĩambagia mweri-inĩ wa ikũmi gĩgathiĩ nginya mweri-inĩ wa kerĩ wa mwaka, nĩkĩo twĩtaga kĩmera kĩa mbura nini. Imera ici cierĩ ikoragwo ikonainie na ũrĩa mbura yuraga gũkũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Mbura nene ĩkambia mweri wa gatatũ nginyagia mweri wa mũgwanja wa kanana hau tũkagetha, mbura nini ĩkambia mweri wa ikũmi nginyagia mweri-inĩ wa kerĩ wa mwaka tũkagetha.

Mbembe, mũhia na mwere icio nĩ indo iria cihanda gũkũcingĩthĩo mũtu, mboco, ndengu, thoroko ,njahĩ, njũgũ na cio icio nĩ indo irĩa cingĩtukanio na mbembe iruge gĩtheri, ningĩ nĩtũhandaga ngwacĩ, ya mĩanga, icio nĩ indo irĩa cĩenjagwo na thĩĩ, nĩtũhandaga mũthemba wa matunda gũkũ, nĩtũhandaga indo ta marenge, ona mboga mũthemba wa kabĩci notũhandaga. t

Mbembe, mũhĩa, o na mwere, icio nĩ indo iria cingĩthĩo mũtu. Nĩtũhandaga hĩndĩ ya mbura ya kahinda kanini, mboco, ndengũ, thoroko, njahĩ na njũgũ. icio nacio no tũhandaga hĩndĩ ya mbura ya kahinda kanini. Nĩ tũhandaga mĩanga, nĩ tũhandaga ngwacĩ, nĩtũhandaga marenge, na no tũcokaga tũkahanda mũthemba wa mboga, mboga mũthemba wa thũkũma, mũthemba wa, wa terere, o na kabici.

Tũgethaga mbembe maita merĩ harĩ mwaka gũkũ gwitũ, tũkagetha mweri-inĩ wa kanana na mweri-inĩ wa kenda na tũkagetha mweri-inĩ wa kerĩ na mweri-inĩ wa gatatũ hau kĩambĩrĩria. Tũgethaga mbembe na moko, tũkĩhũthĩra moko maitũ, tũkonũra mbembe, harĩa itunda-inĩ rĩa mbere kana harĩa mbembe ĩciarĩire, tũkonũra makoni mau ma igũrũ, tũgatigwo na mbembe ĩrĩa ĩ thĩiniĩ ĩrĩa ĩkuĩte thanda cia mbembe. Tũkamĩkĩra makũnia-inĩ, ĩgakuo, ĩgathiĩ ĩkanĩkwo kũrĩa mbembe irĩcoka ningĩ ithandũrĩrwo. Mbembe ĩgethagwo hĩndĩ ĩrĩa yoma mũbebe moothe ũkona mabebe nĩ marĩkia kũnina ngirini yothe nĩgetha wambie kũmĩgetha.

Mĩgũnda ĩgakorwo nĩ mĩnini mũrĩmi akona tondũ nĩarabatara mbembe na mboco acitũkanie hamwe nĩgetha arĩme o gĩcigoinĩ kĩu kĩmwe. Ningĩ mũrĩmi nĩatukanagia mbembe na mboco nĩ ũndũ akorwo akĩnyihanyihia wanangĩku wa mũgũnda tondũ mbembe nĩyendaga gũtaganio kuma irima na gatagatĩ ka raini na ĩrĩa ĩngĩ ũkona mũrĩmi kũu gatagatĩinĩ nĩarekĩra mboco nĩgetha gĩcigo kĩu gĩtigakorwo gĩkĩũra. Rĩu ningĩ mũrĩmi nĩahandaga gũtukania nĩgetha mbembe ikahota kũhumbĩra mboco na cio mboco ikahumbĩra mbembe gũkũ ĩtinainĩ nĩguo rĩrĩa kwara citigakorwo igĩte maaĩ maingĩ mũno koguo mũrĩmi agakorwo ndarona hathara nĩ kũmĩrwo kwa irio ciake.

Kahũa kambagĩrĩria kũgethwo rĩrĩa matunda ma kahũa monania nĩ matune, na koguo mũrĩmi, kana ũrĩa ũnetwo wĩra wa kũgetha akaingĩra mũgũnda, akagetha matunda moothe marĩa matune, agĩkagĩra ngũnia, agacoka akamakua, o matunda mau me ngonia-inĩ, akamatwara kũũrĩa itinga-inĩ kana gĩthĩi-inĩ gĩa kahũa, magathiĩ, makaharĩrĩrio gĩthĩ-inĩ, magakonyorwo, makarutwo makoni na makoro, magacoka makanĩkwo mĩnanda-inĩ nĩ getha maharĩrĩrio gũthiĩ gũthĩo, matuĩke kahũa ga kũnyuo, nĩ mũrĩmi kana nĩ mũndũ.

Nĩ nĩ ciakũrĩa, tondũ nĩcio cirĩagwo nĩ arĩa maikaraga mũciĩ gwakwa, ona indo iria ndĩithagia ta ng'ombe, ona mbũri ona ngũkũ. Rĩu ningĩ mathĩna marĩa njemanagia namo nĩgũkorwo nĩĩ a rĩngĩ mbura nĩyurire, yaaga kũigana, na magetha makaga gũkorwo me mega. Rĩngĩ nĩkũgĩire na tũtambi, ona mĩrimũ mĩingĩ ĩkahutia irio iria cirarĩmwo mũgũnda na igakorwo magetha namo ti mega. Na rĩngĩ gũgakorwo mbegũ iria wahũthĩrĩte ti mbegũ nginyanĩru, igakorwo itirĩ na maciaro meega. Na, ningĩ no ũgũthiĩ ũkore rĩngĩ mũrĩmi nĩahũthĩra mbeca nyingĩ mũno, niũndũ wa kũrĩma na kũrĩmithia, tondũ ria narĩo nĩrĩkũraga naihenya mũno gũkũ.

Ũthondeki wa mĩeke ya mawĩra kũrĩ akenya na mũno mũno, mbeũ njĩthĩ. Ningĩ nĩ kĩhumo kĩa mbeca iria bũrũrĩ wonaga hĩndĩ ĩrĩa wendia indo cia guo, mabũrũri mau mangĩ ma nja. Ningĩ mĩgũnda ĩno mĩnene nĩ ĩtumaga, ũkũria wa ũtonga wa bũrũri gũkorwo ũkĩambambatĩra, na mũrĩmi nake nĩonaga mbeca kuumanagia na ũrĩmi ũcio. Ningĩ, nĩũtethagĩrĩrĩ kana mĩgũnda ĩno nĩ ĩteithagĩrĩria mũrĩmi kũhũthĩra macini, iria nene na iria cinyahinyihagia ngarama ya ũrĩmi.

Nĩ mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ aingĩ na mũno mũno mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũrĩ-inĩ witũ wa Kenya. Ningĩ mĩgunda ĩno nĩ kĩhumo kĩa mbeca irĩa bũrũri wĩnyitagĩra rĩrĩa wendia indo ciagwo na nja wa bũrũri kana mabũrũri marĩa mangĩ ma na nja. Ningĩ nĩ kĩhumo kĩa mbeca iria mũrĩmi onaga kana aingĩragia thĩiniĩ wa muciĩ gwake kana thĩiniĩ wa ũrĩmi-inĩ wake. Na ningĩ mĩgũnda ĩno nĩ ĩtũmaga mũrĩmi ahũthĩre macini irĩa cinyihanyihagia ngarama ya ũrĩmi o na kũhota kũhũrana na mathĩna mamwe marĩa mathĩnagia arĩmi a tũmĩgũnda tũnini. Ningĩ ũrĩmi ũyũ niũtethagĩrĩria kũhũrana na mogarũrũku ma rĩera hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arahũthĩra njĩra iria ciagĩrĩire.

Nĩgwĩkĩraga ũira harĩ mũrĩmi atĩ irio ciake iria ahandĩte mũgũnda noigakũra ona rĩrĩa mbura yanyiha kana rĩrĩa mbura yaũra ona ĩtarĩgĩrĩirwo, rĩu nĩngĩ gwĩtĩriria maĩ nĩgũtũmaga mũrĩmĩ ahũthĩre maĩ na njĩra ĩtarĩ ya gũitanga akahũthĩra oh maĩ marĩa tu maiganĩte mũmera na marĩa ma gũtũmaga mũmera ũcio ũkũre, ti torea ũrĩa mbura nyingĩ ĩgakorwa maĩ maingĩ marĩa maumanaga na mbura ĩyo nĩkwanangĩka manangĩka, rĩu ningĩ gũitĩrĩria maĩ mũrĩmi nake agĩe na kĩo ya kũgitĩra maĩ mau na akamenya hĩndĩ ĩrĩa maga kwoguo irio ciake itingĩkũra akagĩa na ũmenyeri makĩria.

Ĩno no yo njĩra ĩrĩa ĩngĩĩkĩra wũira atĩ mũrĩmi, ena mwĩhoko irio ciake no igakũra, ona rĩrĩa mbura ya nyiha kana mbura yaura rĩrĩa ĩterĩgĩrĩirwo. Ningĩ nĩgũtũmaga mũrĩmi agĩe na kĩo gĩa kũgitĩra maĩ, o hamwe na marĩa matũrigicĩirie, nĩtondũ nĩaramenya maĩ mau mangĩanangĩka irio ciake itigakũra. Ningĩ nĩgũtũmaga mũrĩmi ahũthĩre o maĩ marĩa tu maiganĩte irio ciake gũkũra, na kuoguo ndangĩhũthĩra maĩ maingĩ ta ũrĩa mbura yuraga nyiingĩ ĩgatũĩka ya kwanangĩka. Ningĩ nĩgũtũmaga tĩri ndũgagĩkuo mũũno ta ũrĩa twonaga mbura yaura nyingĩ, igakua tĩri mũingĩ na ĩgakorwo nĩyakua ũnoru wa mũgũnda.

Nĩnyihanyihagia kana nĩhũthĩkaga kũhũrana na ũgarũrũku wa rĩera na njĩra ya kũgucia rĩera rĩrĩa rĩtũmaga rĩera rĩhuhe mũno, nĩngĩ mĩtĩ nĩtũmaga kũndũ kwoneke gwĩ gũthaka, ningĩ mĩtĩ nĩtheragia rĩera rĩrĩa tũhuhagia, tũkĩhuhia rĩera tũkaigua nĩ rĩera rĩtheru na rĩagĩrĩire, ningĩ mĩtĩ nĩtũmaga kũgĩe na mĩeke ya mawĩra hĩndĩ ĩrĩa ĩrahanda, ĩragĩtĩrwa ona hĩndĩ ĩrĩa ĩrendio, ningĩ mĩtĩ nĩtũmaga tĩri ndũgakuwe mũno na ndũgathererio nĩ maĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na mbura kana rĩrĩa rũhuho rwahurutana mũno, ningĩ omĩtĩ ĩo nĩtuĩkaga nĩ nyũmba cia nyoni, cia indo irĩa ingĩ cia gĩthaka.

Mbembe, mboco, na njũgũ. Mbembe nĩĩhotaga gũitirĩa hĩndĩ ya riũa inene na kwoguo ndĩhotagwo mũno na nĩ yũmagirĩria ginyagĩa hĩndi ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩona maĩ kana bura riĩngi. onacio mboco nĩĩkoraga na ihinda inini mũno na igateng'erania na mbura ona mbura ĩyaihiĩndaĩnĩnĩ igakorwo nĩciakũra naĩgatigĩra mũrĩmĩ magetha. Nayo njũgũ tondũ ihana ota mũtĩ nĩyũmagirĩria riũa ona noĩkinyanĩrie ĩmera ĩgĩrĩ ĩtarĩ yoma kwoguo njũgũ nĩĩhotaga gwĩtĩrĩa ũnyĩhu wa bura kana ona rĩrĩa mbura yaraĩhanĩrĩria. Indo icio ciothe niciĩkaga wega harĩ kũrĩo ona hamwe na gũtwarwo thoko.

Mbembe nĩihotaga kũhũrana na riũa, na igeterera rĩrĩa igaitĩrĩrio maaĩ rĩngĩ, kana rĩrĩa mbura ĩkahota kura rĩngĩ. Ningĩ mbembe nĩcio cituĩkaga nĩcio irutaga andũ ng'aragu, koguo mbembe nĩyo ĩrĩagwo mũno, na ĩĩ mĩhũthĩrĩre ngũrani, no ĩthĩo ĩtuĩke mũtu, no ĩrugwo hamwe na mboco ituĩke gĩtheri, na ningĩ o mbembe ĩyo no ĩhote kũhũrahũrwo ĩtuĩke irio cia ng'ombe, o na kana irio cia ngũkũ. Ningĩ mbembe ĩyo nĩkoragwo yendetwo mũno kũrĩa thoko-inĩ, koguo mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa arendia mbembe, nĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mbeca iria angiuga etĩyagĩra arĩ kĩhumo kĩa mbeca ciake

Ũrĩmi wa mbembe nĩ mũhũthũ, tondũ ndũbataraga gĩthomo kĩnene. Warĩkia kuharĩrĩa mũgũnda waku na wone mbegũ iria ciagĩrĩire no kũhanda na mbembe ikũre. Níingĩ mbembe nĩĩtiragia riũa maita maingĩ ĩngĩtiganĩrio nĩ mbura nĩkũhota gweterera nginya mbura yure rĩngĩ na no ĩtiragia tũtambi no ĩtiragia mĩrimũ. Ningĩ mbembe nĩyo ĩrutaga andũ ng'aragu nĩgũkorwo na njĩra ya gũkorwo no ĩthĩywo na ĩtuĩke mũtu ũngĩtuĩka ngima no ĩruge gĩtheri ona ningĩ no ĩtũĩke irio cia ng'ombe cia mbũri ona cia mahiũ mangĩ. Ningĩ mbembe nĩĩkaga wega thoko-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa yatwarwo thoko nĩtũĩkaga kĩhumo kia mbeca iria mũrĩmi onganagia na agekĩra mũhuko wake.

Mbembe rĩrĩa irakũra nĩ cibataraga rĩera rĩingĩ, rĩrĩa rĩkũrĩa tĩri-inĩ nĩ ũndũ wa kũhota gũthondeka irio ciaguo, na kwoguo tĩri-inĩ wa mũthanga nĩ ũkoragwo na rĩera rĩingĩ na kwoguo mbembe ĩno nĩ kũhota kũhihia na ĩcoke ĩke wega na ĩhote gũkũra. Ningĩ tĩri-inĩ o ũyũ nĩ gũkoragwo na irio iria mbembe ĩrĩhotaga kũrĩa na ĩkahota gũtwara mĩri handũ haraya gũkinyĩra irio nyingĩ. Ningĩ o na tĩri-inĩ wa mũgũnda no taguo kũhana, nĩkĩo gĩtũmaga mbembe cikorwo cigĩka wega. Ningĩ tĩri-inĩ ũyũ wa mũthanga nĩ wũingĩragia ũrugarĩ na ihenya, kĩrĩa gĩtũmaga mbembe ikũre na ihenya na iteng'ere na cihote gũciara kwa ihinda ikuhĩ.

Mbembe na mboco nĩcio irio iria cikoragũo na uumithio mũnene harĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ, nĩ tondũ nĩcio cihotaga kũhũthĩka, mbembe nĩ ihũthĩkaga cirĩ irio, cia mũndũ, kwoguo nĩ ikũhota kũruta mũndũ ng'aragu, o na ihote kũruta mahiũ ng'aragu. Kwoguo mbembe no ũmĩhũthĩre na njĩra nyingĩ, no ũmĩhũthĩre ĩrĩ gĩtheri-inĩ, no ũmĩhũthĩre ĩrĩ ngima, na no ũmĩhũthĩre ningĩ hĩndĩ ĩrĩa ũramĩnengere mahiũ maku ta ng'ombe, mbũri o na ngũkũ. Nacio mboco no taguo nĩ tondũ nĩ ikũraga kwa ihinda inini mũno, ikahota gũthara mbura ĩrĩa yaura, na igaciara wega, na rĩrĩa ciatua kwendio nĩ irehaga mbeca nyingĩ mũno, tondũ kirũ ĩmwe ya mboco nĩ ĩrĩ mbeca nyingĩ mũno gũkĩringithanio na indo iria ingĩ.

Nĩnyendete ũrĩmi wa cai makĩrĩa wa ũrĩmi wa kahũa. Gĩtũmi kĩnene nĩ atĩ, cai nĩ ũcokagia mbeca nyingĩ mũno harĩ mũrĩmi hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arĩkia kwendia, nyingĩ cai nĩ ũmwe wa ũrĩa wa ũrĩmi kana morĩmi marĩa mandĩkĩte andũ aingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa cai ũcio ũratuuo, hĩndĩ ĩrĩa cai ũcio ũrathĩo, hĩndĩ ĩrĩa cai ũcio ũrendio nĩ ũkoragwo wandĩkĩte andũ aingĩ mũno kũguo nĩ ũneaga bũrũri mbeca nyingĩ mũno ona gũthondeka ũkũría wa ũtonga wa bũrũri. Ningĩ cai hĩndĩ ĩrĩa warĩkia kwendio na nja wa bũrũri nĩ ũcokagĩria thirikari mbeca, iria yonaga hĩndĩ ĩrĩa wendia mabũrũri-inĩ ma na nja.

Mbegu iria citheraga mbura, na ihenya iria ihotaga gũkũra kwa ihinda ikuhĩ mũno, nĩcio ciagĩrĩire nĩ kũrekio handũ gũkũ, Ningĩ mbegũ iria cirĩ ũritũ mũingĩ mũno, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arendia, athimĩrwo na ratiri, igakorwo nĩ iraruta kiro nyingĩ mũno, na koguo akona mbeca cia gwĩkĩra mũhuko. Ningĩ nĩ tũroraga mbegũ iria cirĩ ũhoti, wa gwĩtiria mĩrimũ, gwĩtiria kana kũhota kũhũrana na tũtambi, o na cio nĩ mbegũ citakoragwo igĩthĩnia mũrĩmi mũno, nĩũndũ nĩakũhota aah kũhũrana na tũtambi na njĩra ya raithi, o na mĩrimũ. Ningĩ mbegũiria ihotaga kũhũrana kana gũkũrĩra ria-inĩ itarĩ na mathĩna maingĩ.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ mũhũthũ ũkĩgerekania na ũrĩmi wa ngano, kuuma oharĩa iharĩrĩoinĩ rĩa mũgũnda nĩ tondũ ngano nĩbataraga ũkorwe ũhũrĩte tĩri waku ũgathira makari noũkorwe wĩ tĩri mũceke biũ, no mbembe tonginya ũhũre makari mbembe no ĩkũrĩre o kũu makarinĩ. Ningĩ mbembe nĩkũraga kwa ihinda inini mũno ũkĩringithania na ngano naningĩ mbembe ĩkoragwo ĩna umithio mũnene mũno tondũ no ĩrĩo nĩ mũrĩmi ta gĩtheri, ningĩ noĩthondeke ngima ,ona no ĩthondeke indo nyingĩ ĩria mũrĩmĩ akoragwo akĩbatara na makĩria ma ũguo mbembe nĩhũthĩkaga harĩ irio cia mahiũ iria mũrĩmi ahuthagĩra .Ningĩ wa gĩthomo kĩa ũrĩmi nĩũndũ wa mbembe nĩikoretwe kĩna arĩmi aingi ũguo mũrĩmi ndarabatara gũkorwo na maũndũ maingĩ na akahota mbembe.

Kũhanda mbegũ na raini nĩgũtũmaga mũrĩmĩ ahũthĩrwo nĩ kũhũthĩra macini kana indo iria ahũthagĩra kũrĩmĩra ta bataraitha na maũndũ marĩa mangĩ. Ningĩ kũhanda mbegũ na raini nĩgũtũmaga mũrĩmi anyihanyihie hathara ya kũgũra mbegũ nyingĩ na ikaga gũkorwo citirateithia. Ningĩ o ho nĩgũtũmaga mũrĩmi ongerere magetha tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi ahanda mbegũ cina warie ũrĩa wagĩrĩire nĩihotaga gũciara na njĩra nene na igakorwo ikĩrĩ hathara nene Ningĩ nĩgũtũmaga mũrĩmi anyihanyihie hathara nĩgũkorwo ndarahũthĩra indo nyingĩ ta ũrĩa angĩkire hau mbereinĩ na maciaro na magetha makongerereka.

Mĩmera ĩno nĩ ta ndũma, ngwacĩ, mĩanga, ikwa nĩ harĩ mĩthemba ya matunda ta mababaĩ, marigũ, meroni, nĩ harĩ marenge, nĩ harĩ mũhĩa, nĩ harĩ mwere, nĩ harĩ njahĩ ona nĩ harĩ njũgũ.

Mĩaka ya hau kabere rĩrĩa ndathomaga cukuru wa mũthingi, nĩ twatwarirwo icera, rĩa kũria mũcii wa kĩmabũrũri wa kũiga na kũmenyerera nyamũ cia gĩthaka wa Nairobi, na rĩrĩa ndatonyire kũu nĩndakenire mũno mũno, nĩgũkorwo nĩ ndonire nyamũ imwe cia iria tũtũraga tũiguaga ng'ano cia cio cia gĩthaka, ngiona mĩrũthi ya njamba ona ya mwera, ngiona ngarĩ,, iri mũtĩ iguru ĩkomete, ngiona hiti, ĩkĩingira na ĩkiuma irima ngĩcoka ngĩona nyoni imwe na ngĩcoka ngĩona ona thia.

Ũrĩithi wa thamaki nĩ ũteithagia na njĩra ya gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ aingĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, ningĩ nĩ kĩhumo kĩa irio, hĩndĩ ĩrĩa thamaki irarĩo nĩ iteithagĩrĩria kũongerera gĩkĩro kĩa irio. Ningĩ ũrĩithi wa thamaki nĩ ũcokaga ũkarehere bũrũri mbeca, hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wendia na magooti marĩhwo, na ningĩ no ũcokaga ũkanengere mũrĩmi mbeca na ũkamwĩkĩra kĩndũ mũhuko. Na igũrũ rĩa ũguo ũkongerera wonjoria na gũkũria ũtonga wa bũrũri.

Ũrĩmi wa nganga nĩũríĩ ũrĩ ũmithio mũnene thĩiniĩ wa mũciĩ, wambere nĩikoragwo cirĩ, cia kũgĩmia muciĩ ningĩ nĩirĩ goro mũno kwoguo hĩndĩrĩa ũrĩndia nĩ inĩaga mũrĩmi mbeca nyingĩ irĩ ka tũcũi kana irĩ nganga ng’ima, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ irĩagũo ũtoũrĩa tũrĩaga ngũkũ nayo igakũrũo nĩragĩtĩithĩrĩria kũrĩhĩ irio harĩ mũrĩmi, ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ nĩirĩ ũmũthio mũnene hĩndĩrĩa iragitĩra tondũ ñĩihotaga kũhũrana na ndiyo, rwege ũna indo iria ingĩ ciothe irĩaga kana irĩaga ngũkũ kana nyoni iria tũrĩithagia mũciĩ.

Ũrĩmi wa kũhũthĩra njeti gũitĩrĩria mĩmera maĩ, nĩ ũrĩmi ũkoragũo wĩ na umithio mũnene, gĩtũmi nĩ atĩ, maĩ marĩa ũkũhũthĩra ti maingĩ, ta arĩa ũngĩhũthĩra njĩra rĩngĩ cia gũitĩrĩria maĩ. Na ningĩ, ũkũhũthĩra maĩ maiganĩte o kĩrĩa mũgũnda waku ũrabatara, kwoguo tĩĩri waku ndũkũthereria nĩ maĩ mau mangĩingĩha. Na ningĩ, nĩ gũkorũo ũkĩmenya rĩrĩa ,ũrĩitagĩrĩria maĩ, na rĩrĩa ũtarabatara gũitĩrĩria, kwoguo nĩ harĩ na ũhoro wa gũkorũo ũkĩmenya nĩ rĩ wagĩrĩirũo gũkorũo ũkĩhũthĩra maĩ na nĩ rĩ ũtagĩrĩrũo gũkorũo ũkĩhũthĩra maĩ.

Nĩ ũndũ wa riũa inene hamwe na ũnyinyi wa mbura gicigoinĩ gĩkĩ kĩa rũgongo rũa bũrũri, ũrĩmi wa mĩmera mĩgũndainĩ ndũkaga ndũhotaga gwĩka wega ona rĩrĩa mĩmera ĩyo yaremũo rĩngĩ nĩ yũmaga na gũgakorũo kwĩna ũnyihu wa irio cia kũrĩa. Arĩmi kana aikari aingĩ a gicigo gĩkĩ makoragwo makĩrĩithia mahiũ na nĩ ũrĩithia ũrĩa wa gũthamathama. Ũgakora rĩngĩ riũa rĩakana mũno na rĩa hiũha ona mahiũ mau no makuaga nĩũndũ wa kũaga irio cia kũigana ona rĩngĩ kũaga maĩ. Na kwoguo ũgakora mahinda ma ũtukũ nĩ kũri na ũici wa mahiũ ona rĩngĩ gũgakorũo na mĩito ĩgĩtharĩkĩra aikari a kũu.